Ndona ũũ ndĩreciria ũhoro wa gĩthurano, ũũ nĩguo andũ moyagwo irore rĩrĩa marenda gũthurana kana hihi rĩrĩa mũndũ oyaga Huduma card. No mũno ndingiuga ĩno nĩ hĩndĩ ya gĩthurano tondũ nĩkũroneka gũkũ nĩ cukuru nĩcio kaingĩ cihũthagĩrwo cirĩ citĩcĩni cia gĩthurano. Nĩkũroneka nĩ hĩndĩ marandĩkitha andũ magathurane nĩkĩo maroya irore nĩgetha citwarwo database inĩ ya thirikari nĩgetha mũndũ oneke kana nĩakinyĩtie mĩaka ya gũthurana kana hihi nĩ wa bũrũri wa Kenya nĩgetha ahote gũthurana. Ĩno nĩ ũyũ nĩ mũtaratara kana rĩrĩ nĩ ikinya thirikari yoyaga mĩaka ĩtano ĩgĩthiĩ kana rĩrĩa tondũ bũrũri wa Kenya ũgĩthuranaga thutha wa mĩaka ĩtano-rĩ, ĩgĩkuhĩrĩria thirikari ĩgĩthiĩ kũnina mĩaka ĩtano, nĩyandĩkithagia arĩa hihi mate menyandĩkithia ibandĩ arĩa magĩa ibandĩ ta arĩa marĩkia cukuru, kana hihi arĩa mateyandĩkithĩtie gũthurana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na nĩmarenda gũgĩthurana hĩndĩ ĩno ĩngĩ. Rĩrĩ ni kinya eh rĩa bata mũno harĩ mũingĩ, na nĩmagĩbataire gũthurana nĩgetha makahota gũthura atongoria arĩa makũhota kũmarutĩra wĩra wega. Ta rĩu thirikari ndĩanjĩtie kũandĩkithania.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, nĩ mũkawa mũnene. Ũyũ nĩ mũkwa wĩtagwo JW Marriot, wĩ Nairobi harĩa Westlands na ũrigainie na nyumba ĩngĩ ĩgwĩtwo GTC kana Gobal Trade Center, na cikoragwo cihanaine hau ũguo. Na mũkawa ũyũ ti mũkawa wa mũKenya nĩ mũkawa wa mũAmerika wĩtagwo Marriot, na nĩ kambũni nene to gũkũ tu ĩ mũkawa. Na kũu mendagia irio cia goro biũ biũ, goro na mũndũ ũtarĩ na mbeca kũu ndangĩgĩthiĩ. Kaingĩ nĩ atongoria kana mamanĩnja a mabengi marĩaga kũu kana athũngũ atarii arĩa mokĩte Nairobi, na gũkũ no nginya ũkorwo na mbeca nĩgetha ũhote tu kũgũra onakorwo nĩ gacai. Mũkawa ũyũ nĩ mũthaka, nĩ, nĩ nyũmba icio, nĩ nyũmba thaka mũno mũno korwo wanaciona na nĩ ndaihu nĩ cia floor gũthiĩ thate nĩ floor thate gũthiĩ na igũrũ, na nĩciakĩtwo na mwakĩre wa kĩrĩu, na ĩĩ.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, nĩ ĩroneka nĩ indo iria hihi kambũni citagwo ciĩtaga symposium kana monereria kuonania kĩndũ. Nĩ maroneka hihi nĩ kĩndũ mararugũria kana hihi ta kĩndũ kĩerũ maranjirie gũthondeka, kana hihi nĩ kwarĩria andũ hihi kũmataara, kana kũmaringĩrĩria maingĩre kambũni yao kana hihi ta investors hihi nĩgetha mahote kũigithia kambũni-inĩ yao nĩgetha ĩhote gũkũra. No nĩ ĩroneka nĩmandĩkĩte kingya ũrĩa marenda, ĩyo nĩyo vision kana ũrĩa ũrĩa marenda gũkorwo mekĩte by mĩaka burani, icio nĩcio mission na vision na kambũni ĩno nĩĩroneka ĩrĩa ĩtagwo RCCG nĩkũroneka nĩ ta nyũmba nene makomborete nĩyo hall nĩ kũroneka kwĩna bani na nĩyo mareharĩrĩria hihi kwanjia mũcemanio ũcio. Nĩ haroneka nginya hena screen i nene hau ĩrĩa magũtũmagĩra kuonania maũndũ marĩa hihi menamo.

KRA nĩ rũhonge rwa kũrogota igoti bũrũri-inĩ wa Kenya. KRA rĩrarũgamĩrĩra Kenya Revenue Authority. Rũhonge rũrũ nĩ ruo rũkoragwo rwĩhokeirwo nĩ thirikari kũrogota magoti mothe kuma kũrĩ aikari othe a bũrũri wa Kenya kana Mũkenya o wothe. Wa mbere ũgĩthiĩ kwandĩkwo wĩra nĩ wĩtagio pin nĩgetha mũcara woka ũkarengwo. Keerĩ, KRA ũngĩiga biacara no nginya ũkorwo na pin ĩyo nĩgetha ũgacokagia indo ciĩtagwo returns iria cicokagio o mwaka. Ta na mwaka wa thirikari wanjagia June, July July ĩmwe tondũ ũthiraga June thirty mbanjeti yathomwo, nĩyo ĩtagwo nĩyo yũkaga na nyamũ ĩo ĩtagwo finance bill. KRA nĩyo nĩ nĩ nĩ nĩ ruo rũhonge rũnene, nĩ rũrogotaga nginya andũ arĩa Akenya arĩa maraikaraga diaspora nĩ nĩ nĩ rũrogotaga igoti kũu ũguo. Warehe indo Mombatha, no nginya ũrehe igoti rĩtagwo custom duty ta warehe ngari kuma bũrũri wa na nja kana indo ta cia thitima kana iratũ. O wagũra indo no nginya ũrĩrĩha igoti, ona gũtũma mbeca kwenyewe no ũrengagwo igoti. Ũcio nĩguo wĩra wa ..

Ũndũ ũyũ ndiwendete ona hanini, na ndĩna gĩtũmi gĩa kũrega ũndũ ũyũ. Wa mbere nĩ ndĩrona mwanake ũyũ kana mũthuri ũyũ nĩ ngũrũwe arathambĩria, niĩ hakwa rĩria ndageririe ũndũ ta ũyũ nĩ nderirire mũno. Wa mbere ngũrũwe ĩrĩa yarĩ, tondũ ngũrũwe ĩyo yakoretwo yaciara, ngũrũwe ĩyo yakoretwo yagĩa twana na rĩrĩa ndaingĩrire gũtũthambĩria, nĩ ndahutirie kamwe na kĩhato, na ĩgĩciria hihi ndĩrenda gũkoraga, na nĩ yahithũkĩire na nĩyendaga kũnguraria, nĩ ndaumire na ihenya mũno, na ndiacokire gũcoka kou rĩngĩ, ciagĩkũra, nĩ ciendirio, na ũrĩmi ũcio ũgĩgĩkinya mũthia, tondũ ĩno nĩ nyamũ ĩrakĩoneka no ĩgurarie mũndũ. Na nyama yayo ona, tiga ũmĩrugĩre wega rĩ, ti atĩ nĩ nyama atĩ yandĩkĩirwo nĩ ndagĩtarĩ mũno tondũ nĩ ĩkoragwo na tũgunyũ tũingĩ, na no ĩkũrwarie angĩkorwo ndĩnarugwo wega. Kũguo niĩ hakwa ngũrũwe ndiciendete mũno na ũrĩmi wacio, tondũ ona nĩ ĩnungaga ũru, no nĩ cirĩ mbeca. Kũrĩ mũrĩmi ũrenda gũciga nĩ ũndũ wa mbeca, nĩ cirĩ mbeca cio na nyama yayo.

Ũyĩ nĩ ũrĩmi na nĩũcenjetie mũno itũra-inĩ ritũ kana gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũndũ atĩ, rĩrĩa twarĩ anini ũndũ ta ũyũ ndũngĩonekire makũnia-inĩ, ũrĩmi ta ũyũ ndũngĩonekire makũnia-inĩ, wakoragwo wĩ mũgũnda-inĩ tondũ hĩndĩ ĩyo-rĩ mĩgũnda yarĩ mĩnene ona nĩũngĩoire ĩka ng'ima ũhande konjeti, nĩgetha wendie tondũ ici nĩ konjeti. No ta rĩu-rĩ, ũrakora mũhetwo kamũgũnda kanini na no nginya ũgatũmĩre wega, ũguo ũgakora indo ta imwe ũkũhanda mũgũnda-inĩ ta mbembe na mboco. No indo ta ici konjeti-rĩ, tondũ nocikũre makũnia-inĩ wega-rĩ, naci mĩri ta yayo ndirathiĩ thĩ mũno-rĩ, ũgakora no ũhande makũnia-inĩ, kana ũkorwo ũraikara mburoti-inĩ na nĩũrabatara indo ta ici nĩgetha kũnyihia thogora wa mũtũrĩre-rĩ, no ũhande makũnia-inĩ handũ ũngĩiga onakorwo nĩ nja wa kanyũmba gaku, kana hihi harĩa mwanĩkaga nguo angĩkorwo nĩ igũru. Wĩige handũ cikũona riũa, ũrĩũkaga ũgaciitĩrĩria maĩ na tĩri ũyũ ũngĩkorwo na thumu nĩcigũkũra wega tondũ nĩĩroneka mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi ũmenyereire konjeti ciake wega nĩcironeka nginya tũtambi citirarĩo nĩtuo na nĩcironeka cirĩ nene wega, nĩũkuona ũrĩa cikomete makũnia-inĩ wega. No ta tene ndũngĩonire maũndũ ta maya, tondũ mĩgũnda yarĩ mĩnene mũno.

Mũndũ o wothe wĩna kĩoneki gĩa gwĩkũria na sacco kana ta kuoya rũni gwĩka ũndũ mũnene no aingĩre mborake nĩ Mũkenya. Safaricom Sacco ndĩigĩirwo tu aruti a wĩra a Safaricom, no nĩ aruti a wĩra othe, ta ũrĩa kũrĩ Kenya Police Sacco na Stima Sacco, icio no wĩingĩre onakorwo hihi ndũrĩ mũborithi kana hihi mwandĩkwo wa Kenya Power. Koguo ĩno ĩno Safaricom Sacco nĩ ĩhingũrĩirwo o mwanaichi wothe wa Kenya, ũrĩa ũrenda kũigithia nao kana hihi gwĩkũria nao. Na sacco ti njũru, saco citikoragwo ciĩ njũru ona hanini, tondũ ũngĩkorwo nĩũraiga mbeca o mweri o mweri nĩcithiaga cigaciarana, kana hihi angĩkorwo nĩũrenda gwĩka ũndũ mũnene na ndũrĩ na ũhoti ta gwaka nyũmba, gwaka ngari, kũiga biacara no woe rũni nao, na wĩke ũndũ ũcio ũrenda gwĩka naihenya, o ũguo o ũrĩa mũrĩkanĩire kana mĩaka ĩrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũrĩhĩte mbeca icio ũkarĩhaga o kahora o kahora.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũgũri na wendia wa indo wa o mũthenya. Ta rĩu haha nĩ haroneka ũyũ nĩ mũndũ ũgũrĩte thamakĩ, bĩbtini, ngiri ithatũ na agũrĩte kuma kũrĩ Distinction Gardens kana angĩkorwo ti ũguo, nĩwe wendeirie Distintion Gardens thamaki bĩbtini, kĩu nĩkĩo gĩũkaga meciria-inĩ makwa. Nyamũ teno ĩgwĩtwo invoice nĩ cikoragwo ci cia bata tondũ nĩ cionekaga tarĩki ya thũgũrĩ ĩno yahaanĩkire rĩ kana wendia ũyũ wahanĩkire rĩ na mũndũ nĩekũhota kũiga rekodi cia maũndũ make, na bandũ nginya ũngĩĩtio nĩ KRA invoice teno nĩ ũkohota kũrĩha magooti angĩkorwo nĩmo ũrabatara ũrĩhe, kana angĩkorwo hihi wĩ mũruti wa wĩĩra nĩ ũkuonia andĩki aku, kana andĩkani aku ũrĩa mathabu mathire na mbere koguo invoice ta ici nĩ cikoragwo cirĩ cia bata na kũiga rekondi, ĩĩ.

Ndona ũndũ ũyũ, meciria makwa marahũra ũtungata wa thirikari kana bengi, na kaingĩ bengi. Ũũ nĩguo andũ maaraga raini makĩenda motungata ma bengi ta terra services kana hihi gũikia kana gũ kwamũkĩra mbeca na Western Union, ũũ nĩguo andũ mabangaga raini. Kana hihi ona ũngĩthiĩ Huduma Center, nĩ ũkuona ta TV ĩrĩa na ceiling ĩhana ũũ, na motheri maya kaingĩ nĩguo makoragwo makĩte. Na ndona ũũ rĩ, kaingĩ, kaingĩ bengi ta ngĩrĩha bithi nĩrĩo ndĩrona njikarĩte ũũ, ta andũ aya, njetereire namba yakwa ĩtwo. No mũno ĩno ĩroneka nĩ bengi tondũ hena andũ marandĩka harĩa ũguo, no makorwo nĩ ceki marandĩka, kaingĩ ĩno nĩ bengi, ĩno nĩ bengi. Bengi ũngĩenda motungata ma bengi maingĩ, no ti maingĩ, thikũ ici nĩ kũrĩ thimũ-inĩ, thimũ-inĩ no ũhote gwĩka maũndũ maingĩ ma bengi ũtagũbatara gũthiĩ gũkũ. Rĩu ũngĩkorwo wĩna gathĩna hihi, kana kaũndũ karagũbatara ũthiĩ bengi nĩrĩo hihi mũndũ athiaga kwara raini, kana angĩkorwo ndũrĩ na thimũ ya smart phone yakũ kũ- access motungata ma bengi nĩrĩo ũkoraga nĩ ũrathiĩ kũndũ ta gũkũ gũbanga raini.

Kĩrĩa gĩũkaga haha, meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ nĩ kamũkĩra mbeca. Ĩno nĩĩroneka nĩ rĩthiti ya hihi kũ- hakikisha mũndũ nĩamũkĩire mbeca, kana nĩatũmire mbeca iria agĩrĩire, na ĩno na aratũmĩra kambũni ya Pesalink, Pesalink nĩ kambũni cirutaga wĩra na bengi ta Family Bank, Equity na KCB. Kaingĩ mahũthagĩra motungata ma thimũ kũtũma mbeca. Kũroneka arĩa matũmĩirwo mbeca nĩ Wĩmiato Holdings na matũmĩirwo nĩ Benson Maingĩ. Ngwĩhoka mũndũ ũyũ Benson Maingĩ nĩ kũrĩha arĩhire motungata ma Wĩmiato, Wĩmiato Holdings kana hihi nĩ indo agũrĩte kũu ũguo nĩkĩo arĩhire mbeca na agĩtũmĩra kambũni ya KCB agĩtũma mbeca gũtũmĩra Pesa Link ĩkĩamũkĩrwo nĩ Equity Bank. Na nĩaroneka arĩhire ciringi bote, nĩgetha ahote gũtũma mbeca icio ũguo.

Kindũ gĩkĩ niĩ hakwa no anga ndĩkĩhũthĩrĩte ngĩtũa tũmahũa tũtũ, tondũ tĩ mũmera ndingiuga atĩ nĩ ũgĩkũraga matũnda ma kũrĩa kaingĩ no anga ngĩthaka na mahũa mau ndĩ mũnini kana ngĩtũara mbũrĩ cikarĩe kana ngĩtemera mbũri. Mbũri nĩ cirĩaga mĩtĩ ĩno, mbũri thenge nĩcio cirĩaga mĩti ĩno na rĩmwe nĩ nda gĩ citũagĩra ngacitwarĩra kana rĩria ndathiĩ rũrũ ngoka nacĩo cikarĩa hamwe no rĩmwe ũngĩthaka na mahũa maya rĩmwe na rĩmwe nĩ ũcamanagĩa na njũkĩ, na no ci kũrathe rĩmwe ũngĩthaka nacio. No kaĩngĩ maya nĩ mahũtĩ ma mbũri mũno na kĩmũtĩ gĩkĩ nĩ kĩnungaga kaũndũ gatarĩ kega nĩ kĩrĩ kamũrũkĩ keho gatarĩ kega na no mbũri no cikĩrĩaga, no ona cio cíitĩrĩaga mũno kaĩngĩ cirĩaga rĩrĩa kũmĩte, rĩrĩa gũtarĩ na mahũtĩ mangĩ ma kũrĩa, nĩrĩo kaingĩ ũgũkora cigĩetha mahũtĩ maya tondũ tĩ thũmũ no cirĩe no kamũrũkĩ kaũ ona cĩo hihi nĩ cIigũaga tĩ kega, no gũo nĩ mũtĩ wonekaga kaĩngĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, na mũno gĩcigo gĩkĩ gĩa Central Kenya.

Ici nĩ nyanya na cihũthĩkaga kũruga irio na harĩ andũ amwe magĩcirĩaga cirĩ njĩthĩ, kana hihi no ũtemange ciĩna biribiri, ndania na gĩtũngũrũ ũthondeke kachumbari. E nyanya nĩ mũmera ũkoragwo wĩ perishable na gĩthũngũ, ũkoragwo wĩ perishable mũno na nĩ ũkwenda kũmenyererwo mũno. Ona wĩ mũgũnda nĩ wendaga gũkũrĩrwo ritho nĩgetha ndũkarware kana hihi ndũkaigwe hehe kana ndũkarĩo nĩ kĩgunyũ. Tondũ warĩo nĩ kĩgunyũ nĩ ũthũkaga naihenya mũno mũno, itunda rĩu nĩ rĩthũkaga naihenya mũno mũno. Ta rĩu ici cironeka citigaire o gũtuo tu ũguo ciikaire rĩ, no gũtuo cithiĩ ciigwo citunĩhe kana citwarwo thoko o ũũ cirĩ. Citikwendwo citunĩhe mũno tondũ nyingĩ ciatunĩha rĩ, gũcitwara thoko rĩ nĩ ĩkoragwo ĩĩ haritũ tondũ nĩ cikũmondeka. No cirĩ njĩthĩ hanini ũũ rĩ, nĩ ũkũhota gũciiga ciĩ kirĩti-inĩ ciĩ nyingĩ, na citigũkrwo cimondekete. Rĩu ta ici nĩ cironeka hihi nĩ cia menyereirwo wega, nĩ ciahũrirwo ndawa ũrĩa ciabataire, koguo nĩ nyanya cironeka nĩ njega biũ ciĩna riri.

Thimũ ona nĩyo kaingĩ hũthagĩra gwĩka morĩhi makwa, ngĩhũthĩra njĩra ya M-PESA. Ĩno nĩ njĩra njega mũno mũno gũkĩra kũhũthĩra mbeca cirĩ cash tondũ, wĩna cash hena ũgwati wa gũte mbeca icio, hena ũgwati wa gũborwo mbeca icio na nginya rĩu ta koinirĩ nĩ cithiaga cikĩnegenaga mũhuko, no wĩna M-pesa rĩ no ũhote nginya gũkua ngiri magana matano no rĩu wĩna mbeca mũhuko rĩ cirĩ cia cash rĩ, ngiri magana matano rĩ, ndigwĩciria noũcikuue na mũhuko oũguo no ũkorirwo na gabahasha na kabahasha nĩũĩ nĩgagũgũĩtanĩra na nĩũkíĩhũrwo nĩ akora ũtunywo mbeca icio, no wĩna thimũ gũtirĩ mũndũ ũũĩ kana mirioni mĩrongo ĩtatũ bengi, kana wĩna ciigana gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya. No cash rĩ, nĩ njĩra hũthũ mũno ya gũkwendia no M-pesa nĩũranyihia mũrigo ũcio, atleast ĩna cekiurĩtĩ ndingiuga, ĩna cekiurĩtĩ nĩ njegega gũkĩra gũkua mbeca.

M-pesa nĩ hũthĩraga o mũthenya na M-pesa nĩ ĩkũrĩtie thũgũrĩ thĩinĩ wa bũrũri kana wonjoria thĩinĩ wa bũrũri ũũ atĩ ndĩna kĩndũ hihi ndĩragũra kuma kũndũ ta Mombasa ndĩrenda gĩũke Nairobi rĩ no gũtũma ngũtũma mbeca. Tene rĩrĩa M-pesa ĩtokĩte rĩ watũmaga mbeca na nyamũ cĩtegwo kuria kana hihi ta posta ũguo kana EMS ũgatũma mbeca na ngari cikarara cigĩthiĩ nĩ getha rũciũ kĩroko cigakinyĩra ũrĩa wagĩrĩire kuoya. ĩyo nĩ jĩra ĩna mogwati maingĩ tondũ mbeca icio no ciyĩrwo njĩra na nĩ ciroya mathaa maingĩ gũkinya. No rĩu wĩna M-pesa rĩ ũnjĩre mũrigo nĩ woha rĩ na rũciũ kĩroko ũgakorwo Nairobi rĩ na njĩrwo nĩ ndereba nĩwaikio ngari rĩ no gũgũtũmĩra ngũgũtũmĩra mbeca ona second ĩmwe ndĩgũthira mbeca citagũkinyĩire. Na wahakikisha mbeca cĩ thimũ-inĩ rĩ ũkarekereria mũrigo wakwa. Koguo mthũgũrĩ nginya ya kũndũ kũraihu rĩ nĩ ĩroneka nĩ hũthũ tondũ no kwaranĩria na kũrĩkanĩra na gũtũma mũrigo na mbeca. Koguo thũgũrĩ ĩyo nĩ hũthũ mũno na nĩ ĩranyihia ũici na thogora.

Wĩra wa kĩama kĩrĩa gĩtongoragia thirikari nĩ, nĩ gũtigĩrĩra thirikari nĩ ya, nĩ ya kinyanĩria manifesto irĩa yerĩire mwananchi. Ta rĩu kĩama kĩrĩa gĩtongoragia thirikari tha ici gĩtagwo UDA na mũnene wa kĩama kĩu nĩwe president wa Kenya etagwo William Ruto. Rĩu na mũnene wa kĩama kĩu rĩ ndatigĩrĩire arĩ Cleophas Malala thaa ici ndiũĩ nũ. Na nĩ ũkoraga rĩu kĩama gĩkĩ nĩkĩo gĩathondekete manifesto ĩrĩa thirikari ĩrahũthĩra gũkinyanĩria kĩrĩa yeranĩire mwananchi kana mũkenya rĩrĩa marĩ campaign mwaka wa twendi twendi two. Na rĩu mahũthagĩra manifesto ĩno ya kĩama nĩgetha mahingie ciĩranĩrwo ciao. Kĩama gĩkĩ ona ho no kĩroraga mĩtugo ya abunge arĩa mathurirwo na tigiti wa kĩama ta kĩa UDA, kĩrĩa kĩratongoria thirikari thaa ici. Mũndũ ta ũrĩa wĩtagwo Majority leader Kĩmani wa Icũngwa na Chief whip nĩ maroraga mĩtugo ya andũ arĩa mathurirwo na kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Nĩgetha ndĩgathũkie matigathũkie rĩtwa rĩa thirikari na ũcio nĩguo wĩra wa kĩama generally.

Thirikari ĩhũthĩtie mũtaratara wa kũheana marũa ma igeranio na atĩ; to nginya ũthiĩ headquarter Nairobi nĩgetha ũheo marũa maya. We yandĩkithia na thimũ yaku rĩ, na matigĩrĩre atĩ nĩ, nĩ ũthomete wega rĩ, ũgwĩka igeranio ciĩtagwo cia certification. Na wahĩtũka rĩ, to mũhaka atĩ ũngĩthiĩ headquater ta Jogoo House kana o kũrĩa ũbataire gũthiĩ kana ta headquarter ta cia Nita to nginya. Ũkũrora o tu na thimũ yaku kana nĩ wahĩtũkĩto igeranio na makarekereria marũa maku magũkinyĩre o harĩa ũrĩ, hihi ta kũgerera na thimũ ũkerwo o ũma print, o ũguo tu. No rĩu ta tene rĩ, no nginya ũngĩabuatanire na maũndũ mau mothe nginya o Nairobi, ũtinde ũgĩbanga raini tondũ towe tu ũgĩũikire, harĩ na andũ aingĩ, hena akenya aingĩ marabatara motungata mau ũguo. Ũguo ũgakora nĩ ũndũ, nĩ ũndũ ũrarĩa mathaa maingĩ na nĩ ũrahũthĩra mbeca nyingĩ gũthiĩ Nairobi nĩgetha ũtigĩrĩre nĩ wagĩa marũa maya. No rĩu rĩrĩa tekinoronjĩ yokire rĩ, nĩ hũthũ gũbuata o marĩ o headquarter nawe wĩ o kũrĩa ũrĩ, ona okorwo nĩ Western kana kũ, na ũkagĩa marũa maku, makarehwo o hau hakuhĩ na itũra ũgathiĩ ũkamoya hau.

Mawega marĩa maumanĩte na mũndũ kĩũmbe kũgĩa insurance nĩ maingĩ mũno. Ta rĩu ũngĩrora hihi kũngĩhanĩka mũndũ agĩe mũtino wa bara, na ndũkũĩrĩgĩrĩire, na hihi hĩndĩ ĩyo-rĩ, ndũrĩ na mbeca mũhuko-rĩ, rũhonge rwa insurance -rĩ nĩrũrũgamagĩrĩra mbeca icio na magakũrĩhĩra ta hihi ta SHA kana NHIF kana Britam-rĩ, tuge ta Britama, tondũ SHA nĩyagĩthũkirio nĩ thirikari. Britama-rĩ, magũkũrĩhĩra maũndũ moothe onokorwo nduma na mbeca, nginya ũngĩkorwo nĩũgũkoma thibitarĩ kana to wee tu, kinya mwana waku nĩakoma thibitarĩ-rĩ, o mwaka nĩmakoragwo makũhete mirioni ta ithathatũ ũhũthĩre wee na bamĩrĩ yaku. Na kaingĩ tondũ Ngai nĩ wa magegania ndũkoraga ndwari ta icio kaingĩ-rĩ, nĩũkoraga wĩna wĩna mbeca nyingĩ mũno nginya ũtanahũthĩra, no kwa mũhano kĩndũ kĩa hi na hi kĩngĩhanĩka gĩtakwĩrĩgĩrĩirwo ta mũtino, na mũtigwĩbangĩte na mbeca, kana mũtiuma na mbeca-rĩ, mũndũ ndangĩhingĩrĩrio thibitarĩ kana atinde hihi agĩka harambĩ, nĩgetha arĩhe kĩrĩa, koguo nĩũrakora nĩũrehererio thoni ta icio cia harambĩ nĩ insurance.

Niĩ mũno rĩ, ndiĩtĩkĩtie atĩ na kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi tondũ rĩrĩ, kaingĩ rĩ, ti niĩ hakwa ndiĩtĩkĩtie, ndiĩtĩkĩtie atĩ ndeto cia nakũu mũno ta cia Israel iria magĩtũrehagĩra, niĩ njĩtĩkĩtie ndeto cia Gĩkũyũ na nĩ njĩtĩkĩtie ũrĩa macinagĩra Ngai mbũri kana ũguo. Ũguo no njĩke. No gũthiĩ ndute mbeca kanitha ndware kũrĩ pastor-rĩ, hau nĩnyonaga niĩ hakwa ĩtarĩ njĩra njega ndiĩtĩkĩtie ũguo, na gĩtũmi nĩ gĩkĩ, icio mbeca ndatwarĩra pastor ti Ngai. No rĩu ta tene-rĩ wakoraga athuri aya-rĩ, marutĩra macinĩra Ngai kĩrĩa, macinĩra Ngai mbũri mũgumo-inĩ na na na yathira kana hihi marĩa. No rĩu rĩ, Sunday ngũtwarĩra pastor mbeca, pastor ũyũ rĩ, agũre ngari nene iria arĩhuragĩria rũkũngũ nayo. Rĩu nĩwona hau, hau hau ũguo niĩ ndingĩka ũguo tondũ rĩ, ndĩra niĩ hakwa ndĩnjũkaga wega.